en yuun, kiit neomuche omwochi neranik chetou mungareet. koyoche koroon atebeen ole tos kochopchigee konaam mungareet nywaan iih, nebo ooeng koyoche ateben ole tos chobotin en kiagetugul nemuche kochut en mungaretnywaan iih amuun inguni en emoni kimii koyoche kochopchigee chitugul, konyoor hasara anan kongeet iih konyorchinegee kelchin neoo en mungareet amuun, mungareet yoon inomi en inguni ko kotinyengee ak sobeet negokwo baraak olyeet ab ki agetugul komuche kobuut mungareet ak kogonin hasara neoo kot mising, niton anyuun koyoche itebeen muuch chito ilenchi tos iyoni kiit negochut en kii agetugul en mungarenguung iih, ko yeesyo koyoche ilenchi anyun ingunon tagotobi kogany bagai betut negochobok inendet konaam anyuun kotestai kouu noton.

kogoitetab kebebertab taman ko kiit negaran kot mising, ngemwa oot kora agogo kogoitetab kebebertab taman komiten ooh kora en sirutik chetililen , ni ko koyonchinet negiyonchin biik chegimii en keny ak koyonik alak koboto komuktoindet ak noton kigisiir kele yoche kigoito kebebertab taman, niton anyun kigoitoi tuguuk kyook chekitinye en imbaronik kyook anan ko oot en maliik chegitijnye en sobenyon kotugul, yegoito anyuun chito kebebertaab taman ingun kogeberuur kasiit ngung anna kogeberurgee inyendet sigobiit kotesak tuguuk chetinye ak kora komororun en kila ak kila, biik chechang ko kinai siri niton nibo kigoito kebebertab taman amuun imuch icheget koboor anan bore en sobenywan kotugu ak konget icheget konai anan konyoor tilyandiit neoo ak kamuktoindet nywaan.

kiit niton nekigureen receipt kobo komonuut kot miising yan kegonoor chii komyee en oret nemaimuch kobeet, kiiton koboru tuguk tuguk chegoimuch iboishen anan tuguk chegoimuuch iyaal iboishen rabinik guuk, receipt ini komara komii kiiit negayaal nemara mochobok komyee koyemach iwekte bogechobuun komyee anan kegonin age ak komaach koesho kompuniit noton negeoleen anan komosta negeoleen kole kengolu, koboru receipt initon amuun kole kaimuuch iman ibuu kiyoton anan kaimuuch iyaal kiyoton kotiyengee rabinik chegemuuch iyaleen anan chegemuch iwekuneen kii agetugul chegemokyinigee, ko receipt koyoche kegonorii atkaan tugul amuun niton anyun kotoretech kewekyingee anan kenyorchigee tuguk chegogimoche en kasarta niton komaimuch koyaai icheget komenai ooh komeche iwekte iwektechi biik chebo agomach koesyo bichoton, receipt ko kiboishen biik chechang ooh kinaai biik tugul kole nyolu komii kiiton ooh tindoo komonutyet neoo, indoo koraa kiit noton nenyorchingee biik chechang.

Digifarm nito nebo safaricom kotoreti anan amuchi abwati ale toreti biik chechang chemi resop kot missing, amun kingern kele biik chemi resop komii melewet, tuguk tugul cheyoe biik chemi taonishek komoityin biikab resop amun bichuundon komongen kit netese tai anan komongen tuguk cheyoe biikab taonishek. Digifarm ini bo safaricom kokitoret biik cheyobu resop konai akobo kelchin ne bo kotemis chii anan kelchin ne bo konam chii mokombet kwai kasit en mbarenyin kikotoret Digifarm ini kokochi biik anan temik tuguk chemikyingee sikobit kotemis en mbaronikchwak noton kekeree kele kikomuch kokochi temik akobo keswek chekimen en mbar kotiengee keswek achon chemoche, kikomuch kora kokochi ichek mbolea chekitoreten keswek korut en ng'ung'unyek ngweny totun koit kobois anan keboisien anan kekes icheket niton anyun kekere kele kikonet biik chechang kelchin akobo temisietab mbar.

ngemwaa agobo muswoknotet ab kasari kokigotoret temishet en emoninyoon negimiten nebo kenya, muswoknotet ab kasari ko kiit noton negomach konai negiit chitugul en emoni nyoon, ngandan kimwoe kele muswoknotete ko kitaab neraniik ko nguni ingeer kogonai agot biik chegibo keny kole tos kelchin nemiten en ningeboishen muswoknotet ko nee, ak niton anyuun kegere kele muswoknotet en temishet kokogoyai emet kosulda en tuguuk chechang sanasana komosweek chebo temishet, ngegeer agobo tingook choton chekiboishen en imbaronik keteme imbaar komii koraa tingook cheboishe koteme sabariit agenge koraa kogaimuch kogool tuguk en imbaaar ak koraa kotuch tuguk en imbaar sabariit aenge, ko tingochu ko choton chegoitu en muswoknotet nebo nguni, nigeer en keny ko kimomii ngaleek cheuu chuto amuun kitom konaii biik kole tos komonutyeet nywaan konee, nito anyun kigere kele kogomuuch kotemiis biik chechang sana sana ko biik chotindoo imbaronik cheechen koteme kityo imbaronik kwaak sait agenge sabariit agenge koboishen tingook choton chegoit chegole, cheteme ak chetuche.

Nito kimwoe kele anyun kipagenge kot kipnot missing, kipagenge nebo kandoik, kokigomuch kotoret temik checheng anan ot ngemuataen en korenyun anegen, ko kandoik chemiten chendoiwech en emoninyon ana en kokwenyun anendet ko kandoik chetindo kipagenge kot missing amun kigere kele pendi icheget mesenywan kong'alal icheget kogandoik ak nebo karon kobwa anyun kogurech tuiyosiek akomuch koarorwech akobo kiit negaimuch kopangan kobo tetutik chebo biik anan raia chemiten en kokwatinuekyok, niton ko kelchin nikokomuch kotoret raia kogochi tuguk choton chebo buch anan kogochi mbolea choton chekikomuch koibchi buch sikobit kotemis biik komyee kogasengen kandoikwak kole ibwote icheget en ng'alek ab temisiet, kikotoret niton amun ngoba anyun kandoik ak koger musong'notet ak kosib koite konai kole kiit nakasib en musongn'notet konyolchin raia noton amune igere kole kobwone inyokonyorwech akokonech tuguk choton chekiboisien en mbaronikyok